Ore baa nayieu pee eesi te siasi naa kore ninye mkonge naa etibirieki duake ikulie gitani ore ee ena pash nitibiri metaa ebaribara loim garin, neim si duoake na kulie tungana peyie etumi naa ebaki wuejitin neimi neaku, ore ene wueji netibiri metaa duake wueji neim iltungana ivo neim sii duake garin aiko nejia. Ore kuldo mkongeni itibirieki naa ee nitibirieki kulie tokitin kumok anaa gitani duake nejokini toosho.

Kore ena bae naa kanyor oooleng kanyor oooleng aipidaki amu kore ee amu keji kuna sukuma naa eisaidia eee keisaidia osesen oooleng kisaidia kulie moyiaritin teduake ee nisho si osesen biotisho, ee nisaidia si lorere pee melau toki namyayie daiki najo kurma, kore si nkae toki namanyorie akata kelo neaku nitaras kore pee inya kitok oooleng neata toki naji ulcers na moyian natii atua nkoshoke niaku anyor te nkae bata amu kisaidia duoke metaa ekida naa edaa duoake makoon na kesaidia osesen oooleng.

kore ana siai naa kanyor oleng, kore puudung ndaa neret ninchee meisomaa nkeraa enche neret sii ninche tankata enkolong

eee kore naiko tanaisom ltunganii peeyolou anaa siai naa nekwee kalotuu naitodol ajokii ajii eikonii tonounii lpaeg. kore ngas otokii etuu aitodol neikonii tonounii, nalikii tipat naata unotoo ee lpaeg te loshoo pootum ateretoo loshoo adee poolotu areree nkolongii duake tankataa nemeatai nchan. naaku kore naiko tanaitodol alee tunganii kalotu naitodol neikonii teneunii lpaeg kore otokii adee tonkulie perot naitodol sii neikunii tonokurokinii, koree etubulua nalotuu aitodol neikunii teneisiampunii duakee anaa tenedungii lpaeg

Kore tipaat naasieki ana baye aeen nkishuu nkueshii naa pee eiboori nkishuu pee mepoo anyaa lchambai. Naa kore nkaata nauno ndaa naa nia nkaata ekiit nkishuu oleng apoo anyaa lchambaa leloo anyaa duake enyaa ndaa nikituuno naa keishoo yoo, keishoo yoo eeh maataas mataasie ndaa eeh ntokii apaa tana kipiritaa apaa naata enia ndaa poo oponuu. Naaku keneere pee een nkishuu naakiny' pee mepoo anyaa ndaa ang'.

kore kuloo naa lnganayoo lotudungoo lopeny, loitayaa te lkeniii amu kotoitoo netaroitee sii tanaa etijingaa lkurui atua neitai pemeitaruo lkulie peetum ntokiii naisiampuu tempero naponuu.

Kore tanadol ana naa kaitadamu ee unotoo e ndakin nikiuun. Kore edee to nkoitoi tipaat naponuu nikipaang' ndaa ang' nikirare sinaa te atua losho laang' tana taa ilmaretaa laang'. Naa kore ena ndaa kadolita mbaata naitorotie naa keeme, keeme oleng tinidol duake ndaa naitororie tang'araki keetai nkulikai lemeeta ake aikoo nejaa. Neeku kaitadamu ajoo pii kiaas siai aitibiraki aas siai laang nikiunisho nikiip ntokitin e nkaare aikoo nejaa pee etuum nkatubuluui aitubuluu te ilkwaak supaat.

Enetipat pee aasi ena baye amu kore pii iking'uaa naa ele ee ana ntoki pookin ta nkaang'atie ang' tana te atua bootie ang' tana sii ta ta atua nkaajijik ang naa keisamisie naa nakaaji oleng. Naa kesupat pee ejutieki taa aitalaam aitalaam nkaang' ee tana sii epoo aipiik duake abaki abukokii lchambaa pootuum ataa mbolea ta mpeerot naponuu paa tinikuponuu nukupoo nikuun lpaek lai tana sii nkaai ndaa ang' neitupuluu aitosioki aitaa mbolea. Naa kore taata aa etuwejii meneere pii ikiipik atua nkajijik amu keisamisie naa nkaang'atie ang tana bootie ang'.

Eeh nkaraki ena pee pa enetipat enabai te murua ang amu aa ore enekue na keisho ake iltungana esiai waas ore si ina aare kitaetie iltungana naduake sinkiri nepuo aamir nepuo aatum kulie ropiyiani nepuo aanya ormareita lenche, na keduaadake ee te baa kumok kisaidia duo ake tonkolongi nisaidia si oleng duake pee etum mm orere aatum duoake masaita naayieu naalang duoake osinkirri aiko nejia.

netipat oleng amu kore puumbung sinkir neaku ndaa, nikimir piikimir silinkinii, notum sii lkijananii siai loaz pemewenii akee te nkang'ite

Eeh kore ntokii nagira aasa tene naa mpeutii tana sii meliin ninchee eitodokaa atua nkaare pee etuumi naado aturumoi ashomo aibung'ee duake sing'irii, amu kore ntokii nikubung'u te atua nkaare naa sing'rii naa kore sing'rii naa ninyee ndaa duake nkaai supaat duake natuumi te atua nkaare naa aa aikoo nejaa naaku ninyee taa ana ninye etodokitai mpeuti eitodokitai atua wueji pee etuumi aibung'ie kuloo sing'irii.

Umh kore ana sia naa siai naaku kesupat oleng. Kesupat amu kore kuloo naa loshii kunini sing'irii likijoo omena naa kore paa adol kuloo naa ninchee kepoo, kore duake tinijoo tijing'aa sokonini ang' te tana te muruai tana murua namanyaa naa etuum ntomonook amiritaa duake kuloo Omena mee nenyang'uu ltung'ana nepoo anyaa vizuri naa ndaa supat oleng neeta biotisho to seseni. Naaku kore kuloo naa kejii Omena naa keaas siai supaat keisita ana siai aitibirari te murua.

Eeh kore doo ena siai naa mesapuk oleng to nkopang' ketii ake paa mesapuk, tenga'araki naa kore doo nkopang naa mikieta doo, mikieta doo eseriak sapuki nikijoo duake kidiim nikibung'iye duake sing'iri te murua ang' naaku mesapuk ena siai to nkopang'.

Kore tene adolita container adolita sii solai te kepeer elo container naa kore ele container eidiim, keidiim duake nomama nepiik ntokitin duake amiirie atua e ntokii naijo salon, tang'araki naa keetai naa nkumai esola nesaidia duake ltung'ani le salon pee otuum atasishore aitibiraki. Naare sii keidiim naaku ore nenia solai neeki yoo nkaare eimayu ndaama naosh nenia solai neisho yoo nkaare.

Kore ana bai naa netipat oleng te muruai ang Kore anaa naa keisaidia nkokon pemerasuu moyaritin kumok amu ketii moyaritin natii duake atua nkokon naa keitarasunoo nkokon tankangitee ayau nkokoo eimaa nghai kokoo naaku keisaidia oleng pemee nemeitarasunoo sii moyaritin

Kore tene ntokii nagira aasa naa ee kadolita lkitaarini tana laramatak lo nkokoon onkokoon eramaritai nkokoon, eramarita laramatak nkokoon duake aishoo ndaa. Nadolita eishoritai ndaa, eishoritai sii nkaare naa bayi supat oleng tiniramat nkokoon enono aikoo nejaa. Neeku ramata enkokoon nagira aasa tene.

Enetipat peasii ana bai netipat teneishorii nkokonang ndaa peebulu netipat peishori nkokon ang nkaree peetum duake biotisho supat naa Kore Ramat enkokoo naa keret yooh oleng duake keisho yoo ropiyani tinikimar neisho sii yoo ndaa tinikiyeng duake nikinyaa naaku netipat anaa bai oleng oleng

Kore ana siai te murua natii naa keitibirarii oleng amu kadol laramatak enyokitaa aramat nkokon enshee te nkuak supat naaku mbali naitibiraritaa oleng te murua ang